Yes. Koro iye ogolo kothe maber gi pala, kasto ing'ade migawo ka migawo kasto ikete e kendo tichwake. Kosechiek,e korki nyalo yudo thuolo mar chame. Eka bende samochiekno, inyalo ume maber. Maber mifunde nikech bende kok iume maber moyudo mach malong'o, tonyalo fuwo mokos chiek. To kosechiek korki nyalo chame.

Jo hera mag tuke mag ng'wech, kagiringo ng'weye kata ginyiso kit tuke mag ng'wech, to kendo magi jok manigi nengo kaluwore ni mae e gima keto negi chiemo e mesa. Kokalo kuom tukegi, ikawogi ,gitang'o lonygi e yor ng'wech, to kendo nyaka koro ichako ndikgi ma kochopo giko mar dwe to giyudo gimoro ma ginyalo keto e mesa nikech ichulogi kokalo kuom tijgi. Koro mano emo chalo kaka tich mondik gine, mano nengo ma tich mar ng'wechni kelo negi.

Mokuongo mae en olemo to kiweyo bedo ne olemo, to en yien eyo machielo man gi kudho. Mabende asewinjo ka kutheno ochuoyo ng'ato ma bende olal mowe motow etiend ng'ato eka ogol tiende ni en sum, kutheno chalo sum to matundaneno kata gima onyagone en olemo mang'ato nyalo chamo, koro en olemo ma be itang' go ok idhi nire marach, kidhi marach to onyalo chuoyi to kochuoyi to en sum.

Jok man kagi, magi jok ma gi dho ngere advertise kata lando.,tiyo tich lendo ne kembe man pachoka, ka ginyiso nyien kata ber mar kembe man pachoka, to kokalo kuom tijno, giyudo pok gi kendo giyudo kaka giketo chiemo e mesa.

Ma chiemo ma kichamo tikwongo ibedo gi pala, ka iyiero ni en tong' tikwongo igolo ng'eye maber, ipoko ng'eye maber. Kisepoko ng'eye maber tidong' gi iyeno. Iyeno koro e chiemo ,ting'ade maber . Ing'ade matindo tindo maber kasto inyalo kawo nyanya kata kachumbari no tiole wiye, korki nyalo chame. Machielono, bende ing'ado gi pala, kimiye thuolo minyalo ole kachumbari, korki nyalo yudo thuolo mar chame tok timo mano.

Matimore kae en tich majomoko luongo ni jua kali kata miluongo gi dhok moro ni jua kali. To kata kamano, en tich mar fundi maloso gari. Koro ng'ani ja engine mar gari. Ofundi maloso gari ma dho ngere luongo ni mechanic. Otiyo tich loso gari. Koro tijno e ma dhi mbele sani. Nikech tok ka gari obiro ka ok nyal mor to koa e lwete to gari no nyaka mor. Manyiso ni ma en gi lony kuom tije. Koro en tich mar loso gari gi dho ngere luonge ni mechanic.

Mokwongo en ohala mar uso manyalo kelo pesa. Uso pi ,iwaro pi kata iomo pi, kibuyu ka kibuyu kata mbuguru ka mbuguru, to iuso kaluore gi bei miketo, toke tiyudo ohala e wi tijno. Koro sama aneno tijni kama kata sama neno pichani, to mabiro e pacha ne yor ohala kata yor nweng'o. Gima jogi timo to toke to yudo ohala. To king'iyo joma oting'o baggi, nitiere ohala machalo kaka wuotho gi gikmoko machalo kaka modhi, machalo kaka yedhe, machalo kaka lain mag sim, tiuso. Toke tichuli kaluore gi gimiuso. Mano e en.

Mokwongo nitiere obila, eka nitie raia. Obila nie yo mar timo tije kaka obila to gimako raia. Kosemak raia, to raia be kaka raia, bende neno ka gima en gi ratiche mar tamruok mondo odhi ka ok ong'eyo gimomiyo imake. Koro raia omaki gi obila manie tije, to raia bende dwa tamore mondo kik make dhi kode. Koro uneno ka raia oting'o bade malo, to obila ong'wano longe, madhire dhire, maywaye ywaye.

Magi nyithindo ma, gi janyuol machalo kaka. awach ni gin nyithindo gi min gi. to gimabiro e pacha en ni samoro gionge gi kar nindo kata gionge gi nyalo, koro miyo min gi nindo kodgi e lak apaya, nikech koso kata nikech rem mar min gi, kata nyalo mar min gi. E yo machielo inyalo nwang'o ni min gi onge kare, emomiyo ginyalo nwang'o ni ginindo e lak apaya gite kama.

| gichulo kata giduoko hola kaluwore gi okenge ma giketo namba achiel, kata mokuongo jen ka uma ka juma nitiere kiwango mar pesa magiketo magiduoko kuom pesa mane gikawo kata pesa mang'ato okawo kuom hola ma kata ma ng'ato oholo. Koro matin matin magiduoko gitemo matek ni gidwoke mondo kik kel kik kel turiwruok kata kik kel pek eduoko ma ang' kelo historia ka ang' dwoko te otamore. Koro matin matin no miyo tich bedo mayot kendo miyo ng'ato yudo yot eduoko hola kata chulo gowi mar holano

Jotelo mag Central bank obedo piny ka giloso migawo kata chenro mag dongo kata keto bank e rang'iny mamalo. Koro gin e romo ka gilalore e wi achiel kata ariyo kata adek e wi weche moko manyalo timogi gibede okang' mamalo e yor kano ne ji mwandugi kata e yor hola mag ji, kata e yor chulo jotije. Koro mae paro mabiro e pacha kaneno ka gin e achiel kaka jotelo kata ka aneno picha manyiso ni gin e achiel e lalruok kaka jo bank.

Jok mang'eyo ka gin jokombe kata jotelo mag Equity bank ka gipuonjo kendo gichiwo okenge ma dwarore mondo ng'ato obed jakanyono mar Equity bank. Bengi man pacho ka. Koro, magi jomanigi nengo nikech tok ka giselero ji kuom ohala miyudo e bedo gi kari mar keno kata bengi, to giyudo yo mar, kochopo giko mar dwe to giyudo kichulogi kata ichulogi kokalo kuom tich mag puonjoji e okenge minyalo ti godo kata ber mar bengi. Bedogi bengi. To ichulogi to kuom chudo, giyudo kaka gimoro giketo ma gi nyalo chamo.

Gik makelo mor kae ka ng'ato oyudo pesa mondik ka. Ng'ato otiyo tije kata ng'ato omi hola ,to nyaka omor to koyudo pesa kata kiwango mar mwandu manodwaro. Koro kae, kaa samoro obedo ni oori e pap, idhi ilando kata itiyo kod jo Central bank, itiyo kodgi, sa chudoni, to ibedo gi mor kokalo kuom tiji. Tiendeni tich mitimo ma central bank omiyi mondo idhi itim, tok tieko, tokoro gimiyi chudo kuom tijini. Ohand tijino koro ineno. Mano nyaka kelni mor.

Ok, onyalo gima nikane ,okonyo, kendo inyalo ti kode kaka yath. Kendo okonyo e yore mag ngima. Koro ng'ato nyalo tiyo kode ahinya e weche ma chalo kaka yath, weche mag yath, kendo bende inyalo kete e yor ,nikech en gima dhi e ngima. Koro onyalo tiyo kendo be kaka olemo.